Ũyũ nĩ ũrĩmi wa mboco. Na nĩgetha gwĩka ũndũ ũyũ, kwanjagio na kũrĩma mũgũnda nĩ getha kũũharĩrĩria ũhandwo kĩndũ, magacoka andũ a rũrĩrĩ rwitũ thutha wa kũrĩma mũgũnda ũcio, nĩ macokaga makarehe mbegũ ya mũmera ũyũ arĩguo nĩ mboco. Mũmera ũyũ warehwo nĩ ũhandagwo hĩndĩ ya mbura koguo thutha wa gũikaikara hanini thutha wa kũmĩra tĩrinĩ, nĩ ũkaga ũkarĩmĩrwo nĩgetha kũruta mahuti marĩa mangĩkorwo makũrĩrĩire. ĩkongererwo bataraitha igathie na mbere na gũthikĩrĩrwo nĩ ũndũ mĩrita ĩikare o nakĩanda. Thutha wa hau angĩkorwo mũgũnda ndurĩ na maaĩ nĩ wũitagĩrĩrio maaĩ nĩgetha kũguthũra mboco ĩno ĩkũre na ihenya. Thutha wa ũcio mboco ĩno nĩ yetagĩrĩrwo ĩgakũra nginya ĩgimare biũ nĩgetha ĩhote kũgethwo, ĩkomithio ĩkahũrwo na ĩgatwarwo makũmbĩ.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũndũ ũyũ, kũnyota, tondũ kũringana na ũrĩa ndĩrona mbica-inĩ ĩno, nĩ mũndũ anyitĩte ngirathi ya maaĩ, maaĩ ota ũrĩa kwĩragwo nĩ nĩ muoyo , na gũtirĩ ũndũ ũngĩhotekeka thĩ ĩno hatarĩ maaĩ, kuuma ũgima wa mwĩrĩ, muoyo , ona maũndũ marĩa mangĩ mothe ta nginya ngari-inĩ, eh maaĩ nĩ ma bata nginya ũrĩmi-inĩ nakũ nakũ, eh ota ũrĩa ũngĩona irio thaka ũcamĩrwo , nogwo ũngĩona maaĩ maya wĩigwe kũnyota, gĩtũmi kĩa mũndũ kũigwa ũũ, nĩ ũndũ maaĩ maya nĩ matheru, ona ngirathi-inĩ iria mekĩrĩtwo, no theru ota biũ biũ , ona moko marĩa manyitĩte nĩmaroneka matirĩ na gĩko, nĩ kĩo mũndũ araigua onake angĩenda kũmanyua ,ona akorwo ndakiuma mũnyotu mũno , no gĩkĩro gĩa ũtheru kĩrĩa kĩronanio mbica-inĩ ĩno, nĩ kĩo kĩngĩtũma mũndũ aigwe ta angĩnyua maaĩ maya.

Maũndũ marĩa ndagereire rĩrĩa ndekire ũndũ ũyũ, nĩ ndogo nyingĩ, ĩyo nĩyo ndigĩririkana mũno, tondũ nĩndarĩrire maitho mũno tondũ ndia menyerete ndogo ya gĩhemba kĩu, oho mwaki warĩ mũnene, na kwarĩ na rũgarĩ mũingĩ , na mũndũ agĩthiĩ kũgarũra mbembe, nĩ aiguaga kũhĩa, tondũ mwaki ũyũ nĩ wa rĩrĩbũkire mũno, warĩ mwaki warugaga gĩtheri, kũgwo mbere mbere nĩ ndogo, na wakerĩ nĩ mwaki, o ũgwo e mũndũ nĩ atindaga agĩtũmwo gũkomanĩria ngũ nĩgetha gĩtheri gĩthiĩ na mbere na kũhĩa, na kũgĩra na ngũ icio nowe ugĩrire mũtitũ handũ haraya ma, na ũgacoka gũka gũciatũra nĩgetha ũhote kũruta kĩrĩa, kũ gũcina mbembe ũũ, mbembe ici kaingĩ twa gethaga hĩndĩ ya July, na nĩtwendete mũno gũikara riko-inĩ otũgĩ otaga mwaki ũyũ ta wa gĩthere, kana maaĩ maracũmaka, tũkĩhĩhagia mbembe kahora, na rĩmwe nĩ wa cikagia mũhuko, nĩgetha mũndũ agathiĩ nacio cukuru, arĩage o kahora mwarimũ agĩthomithia.

Irio ici cĩitagwo ngandania, na cirĩagwo nĩ cirĩagwo gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, mbere mbere mũndũ ajagia na gũcitua mũtĩ igũrũ, na ũgĩcitua nĩ wagĩrĩire wĩmenyerere mũno, tondũ mahuti macio marĩ mĩigua na no magũthecage, e thutha wa gũcitua, no nĩ ũrutaga ngothi ĩyo ĩ nja, ĩno ya ĩno ya rangi wa ngirini, waruta ngothi ĩyo nĩ ũgũkora ngothi ĩngĩ nyũma nyũmũ , ngothi ĩyo ndũngĩruta na moko, no nĩ harĩ ngandania iria ũngĩhota kũraga na kanua, no ti wega tondũ ti no wĩtihie kanua kana ũrage igego, tondũ nĩ nĩ nĩ itunda rĩũmũ mũno, kũgwo nĩwega kũraga na ihiga, thutha wa kũraga na ihiga nĩ ũgũkora rĩu ngandania ĩrĩ yo, nĩ ya raundi na nĩ ya white, na nĩ maguta maguta ĩ ngũrũ, angĩkorwo ngothi ĩrĩa ya thutha wa kũruta ngothi ya ngirini nĩ ũkorire ĩna methina ma white , ndania ĩyo nĩ kuuga ti ngũrũ, na nĩ yagĩrĩirwo kũheo kahinda , ĩhote gũkũra wega.

Ino nĩ bataraitha ya mũthemba wa NPK, NPK nĩ kuuga Nitrogen Phosphorous Potassium icio nĩ minerals iria cikoragwo bataraitha-inĩ ĩno, kĩrĩa kĩngĩhũthĩrwo ithenya rĩa bataraitha ĩno, nĩ ta thumu wa ngombe ũrĩa ũrĩkĩtie kũhĩa, kũhĩa nĩkuuga thumu ũyũ ũreke wĩigwo ũtarĩ thumu ũyũ ũtarĩ fresh warutwo ta kiugũ-inĩ kĩa ngombe kana ngombe yaeĩrwo kiugũ-inĩ, ũkarekwo wĩikare ta mieri ĩigana ona ũ ũ ũ ũbuthe wega, nĩgetha ũkorwo na ũbuthio nĩ nĩ nĩ nĩ igunyu iria cirutaga wĩra ũcio wa gũcibuthia, nĩgetha ũhotithie igunyu icio kana icio kũrekereria kũrekereria minerals ta ici nitrogen phosphorous na na potassium , oho no no ũthike mahuti onamo mahĩe ota thumu, na igunyu ici no cio cikũruta wĩra ũcio, na nĩ cikũruta wĩra ũrĩa bataraitha ĩno ya NPK ĩngĩruta.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona mbica-inĩ ĩno nĩ ũtukania wa ũrĩmi wa matunda na matharũ. Ũkũria ta ũyũ wa indo wa mũtukanio nĩ wa bata tondũ ũrĩa mĩgũnda ĩkunderete thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, mũno mũno gĩcigoinĩ gĩkĩ gĩa kĩrĩma gĩa Mt Kenya, ũndũ ta ũyũ nĩ mũtugo o wa kawaida tondũ mĩgũnda nĩ mĩnini. Tondũ andũ nĩmarenda gũtũmĩra o tũcigo tũrĩa mena tuo twa mĩgũnda o wega o ũrĩa kwahotekeka. Nĩkĩo matukanagia matunda na indo iria ingĩ ciĩ mũgũnda. Bata wa ũrĩmi ũyũ nĩ gũkorwo wĩna indo nyingĩ o ũrĩa kwahotekeka gacigo kanini kaa mũgũnda koguo nĩũgũkorwo na matunda matharũ ona nyanya kana waru kana kĩrĩa ũkwenda, tondũ nĩ cirakũranĩra oro hamwe o kamũgũndainĩ o kau kanini. Koguo nĩ irakũhe o baida na no ũrĩe, tondũ matunda ta maya kaingĩ nĩ ma kũrĩa o kũu mũcinĩ. Ona ũngĩnoga nĩ kũrĩma no ũrĩe matunda maya marĩ tũmĩgũndanĩ tũtũ twĩtũ.

Bata wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩ gũtũma mũgũnda ũkorwo na wĩ mũnoru na tĩri ũkorwo wĩ mũnoru. Tondũ o ũrĩa mũndũ arathiĩ akĩhandaga noguo indo iria ciĩ tĩrinĩ cirabatarĩkana mĩmera ĩkũre ĩmĩega cithiyaga cikũnderete. Kuongerera thumu ta ũyũ ũrĩa wĩ mbica-inĩ ĩno nĩgũtũmaga indo iria cigũthiyaga ta irakundera kana cirathira ciongerereke na mĩmera ĩtuĩke ĩ mĩthaka na ĩna riri. Koguo nĩ wega kũongagĩrĩra thumu ta wa ng'ombe, tondũ ndũrĩ kemiko iria cingĩtuĩka cia gũcũngĩrĩria mĩrimu ta kanica kana ta mĩrimũ ya cukari ĩrĩa ĩroneka mũno thikũ ici. Bataraitha irĩa cia kũgũrwo, tondũ nĩcikoragwo ciĩ na kemiko njoru nĩcio cicũngagĩrĩria mĩrimũ ta ĩno, no mũndũ ekĩrĩte thumu ta ũyũ ũrĩa ũmĩte ng'ombe, ũkarekwo ũhĩe o kahora, arabu ũgatwarwo mũgũnda nĩ wegega, tondũ ona nĩũtũmaga tĩri ũtuĩke wa kũnyitĩrĩra maaĩ wega, na koguo mũgũnda ũgakorwo wĩna riri.

Ũtui wa kahua nĩgwo ndĩrona mbica-inĩ ĩno ,ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ , mbere mbere nĩ akũrane ngũrani ya kahua keru na karĩa gatarĩ keru, ndĩmũ ndĩmũtarĩrie ndĩmwĩre karĩa gatune nĩko keru, na karĩa ka ngirini nĩko gatarĩ keru, ona karĩa kairũ kau nĩ mbũni, na nĩko karĩ goro makĩria, na kogwo onako ndagatige , no ndagatukanie na karĩa gatune , na karĩa ka ngirini atige igũrũ karĩkie gũkũra, mau nĩmo makinya ma mbere ingĩmwĩra a eke, wa kerĩ no ndĩmwĩre mũtĩ wa raiha mũno, ndaka wĩinamie , tondũ no unĩke na nĩ hathara harĩ kahua kahua gaka ,e wagatatũ no ndĩmwonie gũthima kiro angĩkorwo ndoĩ , na rĩrĩa gatwaragwo factory kũrĩa gathimagw,o na ũrĩa na na na ũrĩa gathuragwo, na ũrĩa hihi kangirĩtagwo nĩgetha ate ahote kũmenya karĩa koru na kega , na ũrĩa bũni cithimagwo o nagwo no ndĩmwonie nĩgetha akĩ.

Wendia na ũgũri wa indo cia thoko , nĩgwo ũrathiĩ na mbere mbica-inĩ ĩno, haha nĩ haroneka harĩ na atumia, na indo ta nyanya, hoho, itũngũrũ, ma makondobia marĩtwo na marigũ, marĩtwo makĩendia, atumia aya nĩmaroneka nĩmetereire andũ akũgũra , na harĩ andũ o kũrĩa gambere maroneka tarĩ nĩ kũgũra maragũra, na o harĩa mũico mũthia-inĩ, nĩ ndĩrona mĩtũngi ya ngasi , gũkũ nĩ kũroneka nĩ kũndũ hakuhĩ thoko-inĩ, kana thoko-inĩ ya barabara-inĩ, tondũ gũtironeka ta kũrĩ thĩiniĩ wa thoko kũgwo kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ wonjoria wa indo cia , ciumĩte mũgũnda mũno mũno , tondũ kĩrĩa kĩroneka gĩ kĩingĩ haha nĩ indo cirĩmĩtwo ta matunda, ona mananathi nĩ ndĩrona, ona harĩa mũico nĩ ndĩrona makũnia ta, itangĩkimenya kũhota kũmenya nĩ ma kĩ, na nĩ kũroneka nĩ thũgũrĩ nene mũno ĩrathiĩ na mbere gĩcigo-inĩ gĩkĩ.

ĩno nĩ ng'ombe mũthemba wa burĩciani. Nĩ ĩroneka ĩ ng'ombe theru mũno na ĩna mũkamo mũnene mũno, koguo ngagĩtua nĩ ng'ombe ĩraruta iria rĩingĩ mũno. Nĩ ĩroneka ĩnyitĩtwo nĩ moko merũ, koguo ona ti ng'ombe ĩ bũruri-inĩ ũyũ. Kĩrĩa ndingiuga nĩ atĩ ng'ombe ĩno nĩ ng'ombe ndore wega na na na ũtaaramu wa igurũ mũno, na nĩ ng'ombe ĩroneka nĩ ĩrutaga tondũ nĩ ng'ombe ya ira iria. Na nĩ ĩroneka nĩ nĩ mugũnda tondũ ĩna nginya kanyamũ haha gũtũ-inĩ karĩa nĩ ciandĩkagwo marĩtwa, kiro, rĩrĩa yaciarirwo na maũndũ maingĩ. Nĩ ĩroneka nginya nĩ ng'ombe nĩ ta ĩthambagio, na nĩ ng'ombe ndore wega yo na ĩna riri. Na otorĩa ngugĩte nĩ mũthemba wa burĩciani. na ĩroneka ĩ handũ kĩeni-inĩ kanata kamũtitũ-inĩ, na na nandĩragĩciria hihi ni kurĩithio ĩkũrĩithagio nĩ mwene. Na ndikĩũĩ nĩkĩĩ mwene aramĩruta harĩa kanua-inĩ no nĩ aroneka harĩ andũ, harĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere harĩa kanua-inĩ ka ng'ombe ĩyo kana iniũrũ-inĩ rĩayo.

ĩno nĩ mĩanga mĩenje. Na niĩ nĩ ndĩmĩendete, nĩ ndamĩendete tene no rĩu ndimĩendete. Na karũgano karĩa gacũngĩrĩirie njume gwa gũtuĩka wa kũmĩenda na kũmĩmena nĩ atĩ, rĩmwe tũrĩ anini nĩ twarugĩte mĩanga ĩno no twarĩ o ciana tu, na tũkĩriganĩrwo nĩ kũruta kanyamũ karĩa gakoragwo na thumu ga harĩa gatagatĩ. Nĩ twakĩmĩcamũkirie wega, na tũkĩruga gacai kanini, na tũgĩtinana tũtakũruta kamũtĩ kau ga gatagatĩ. Macũngĩrĩrio nĩ atĩ nĩ twarwarire ũru mũno na nĩ twakomire thibitarĩ mĩthenya ta ĩĩrĩ tũhũhitĩte mũno na gũturwo nĩ nda nĩ ũndũ wa thumu ũrĩa twacokire kũigua nĩwagĩrĩire kũrutwo. Koguo ũndũ ũcio wahanĩka nĩwatũmire ndĩtigĩre mĩanga mũno na ngĩona ta ĩtarĩ mĩega ona hanini. Rĩmwe nĩ ningagĩrĩrio kurĩa no kũringana na ũrĩa ndaiguire, ndigwĩciria ndenda itherũ wa, rĩa mĩanga rĩngĩ. No ti indo njũru kana ti mũmera mũru.

Mabata ma gwĩkĩra bataraitha irio-inĩ ,nĩ maingĩ mũno, mbere mbere bataraitha nĩ ĩtũmaga irio cikũre cina riri na cina cina ũgima mwĩrĩ, ũgima mwega, oho bataraitha ici nĩ cirĩ minerals iria cinyuaga kuma tĩri-inĩ ũrĩa waitĩrĩrio bataraitha, na cigacoka gũtwĩka cia ũguni wa mwega wa mwĩrĩ harĩ mũrĩi arĩwe nĩ mũndũ, wa kerĩ bataraitha ici nĩ citũmaga irio cikũre na ihenya, na cikũre cirĩ na kwongerera magetha, tondũ ta mbembe nĩ ĩkũraga ĩrĩ nenanene, kana waru ĩgakũra ĩ nenanene, kũgwo magetha nĩ mongererekaga ũngĩongerera bataraitha mũgũnda ũrĩa ũhandĩte irio, oho bataraitha imwe nĩ cikoragwo na ndawa cia kũrigĩrĩria tũtambi na kogwo to gũteithia citeithagia tu, mũmera ũrĩa ciatĩrĩrio, na minerals kana gũtũma ũkũre wega , no cirigagĩrĩria mũmera ũyũ kũrĩo nĩ tũtambi, tũrĩa tũngĩ ũnyamaria na kũũhũtomia, harĩa ũkũria-inĩ ũkũria-inĩ wa wa mũmera ũyũ ũrĩa.

Ũyũ nĩ mũgũnda warahĩte maaĩ , ĩno icũngĩrĩirio nĩ mbura nene hihi ĩrĩa yĩrĩga kuura gĩcigo kĩrĩa mbica ĩno yahũrĩirwo, nĩ kũroneka kwĩna mĩmera ĩhandĩtwo, ĩmwe ĩroneke ĩ maaĩ-inĩ na ĩrĩ mĩgũmĩre mũno mũno, nĩkũroneka kwĩna mũtaro ũrarehe maaĩ ma kĩguo kumana na kũrĩa, na gũka kũmarehe haha ũũ, oho nĩ haroneka nĩ harĩ mĩmera ĩtarĩ ho, hihi ĩthambĩtio nĩ mbura, na maaĩ no maroneka no maingĩ, haha mũthia-inĩ wa mbica ĩno, haha mbere mbica-inĩ ĩno, e no na kũrĩa mbere nĩkũroneka ta gũtarĩ na maaĩ maingĩ mũno, no haha ũũ mbica-inĩ ĩno ĩhũrĩtwo nĩ haroneka nĩ handũ ona mbica ĩyo yahũragwo, ti handũ haniarĩte wega, hararĩ ona maaĩ maingĩ, na maaĩ no maroneka nĩmarongerereka na mũtaro ũyũ wenjetwo haha, na kĩguo nĩ kĩroneka nĩgĩkuiĩe tĩri mũingĩ mũno, gĩgoka kũwũiga o haha ũũ, nĩ mbica ĩroneka, nĩ kũndũ kwa gũmĩirwo nĩ kĩgwo gũcũngĩrĩria mbura nene yaurĩte kũndũ kũu.

Mũthemba wa mbũri iria, ĩrĩa nyendete mũno wĩtagwo Alpine. Alpine nĩ mbũri ĩnenehaga wega, nĩ ĩrutaga iria wega na nĩ ĩrĩ, nĩ ĩrĩ marangi maingĩ mathaka mangenagia. No kĩrĩa kĩngenagia mũno kĩa mbũri ĩno ya Alpine, nĩ ũrĩa ĩrutaga iria rĩingĩ. Mbũri ino no ĩrute o hakuhĩ, hakuhĩ rita igĩrĩ ta kĩroko na ĩ njiairĩ, na nĩ inenehaga mũno mũno mũno, ona ĩ ndũrũme nĩ mbũri nene ũngĩendia mbeca njega kana ũmĩthínje yume yume nyama nyingĩ. O ho mbũri ĩno nĩ mbũri ĩtarwaraga na ihenya. Na nĩ mbũri ĩkũrĩa mahuti magĩthaka o kawaida na ndĩrware kana kĩ. Na nĩ mbũri, nĩ mbũri njega yo, nĩ mbũri njega yo, nĩkĩo ĩngenagia nĩ mabaida maya mangĩ mothe. Ona rũa rwa mbũri ĩno nĩ mathondekaga ndarama iria cirutaga rwĩmbo rũthaka mũno nĩũndũ wa kũma kũu na na kaguoya kega. Ona ona ũngĩenda ona rũa rwa aini nĩcitemagwo nĩũndũ wa marangi mega macio.

Ũndũ ũrĩa wonanĩtio mbica-inĩ ĩno, nĩ gĩcũwa-inĩ, kũrĩa kwĩna mĩtĩ ya kokonati na iria rĩthaka mũno , niĩ hakwa nĩ nyendete gĩcũwa-inĩ mũno nĩ ũndũ wa maaĩ, na ũrugarĩ mwega, tondũ gũkũ gwitũ nĩkũrĩ heho mũno, e ndanathiĩ rĩmwe na nĩndakenire nĩ ũndũ wa mĩtĩ ĩno ya kokonatikũrĩa kokonatina indo metaga madafu andũ a kũrĩa Mombatha, nĩ cia ngenirie mũno , nĩ ũndũ wa maaĩ mau marĩ madafu ari cio nĩ kokonaticitakũrĩte biũ biũ biũ, no nĩ cithondekaga no nĩ cire maaĩ mathaka, oho maaĩ mau nĩ hariĩ ũrĩa andũ a kũu, arabu a kũu mathondekaga magatwĩka njohi ona akorwo nĩi ndikĩnyuaga njohi, nĩ ndakenirio nĩ gũtubĩra iria-inĩ, o hah o haha o haha hatarĩ haraihu mũno, ngagĩthaka na maaĩ ngaigua ngenete, e gĩcũwa-inĩ kuo ti kũndũ kũru , nĩ nĩ nĩ kũndũ kwangenirie , nĩndahotire kuona meri na gũthiĩ nginya na ferry harĩa ũgwo Likoni, nĩ ũndũ wangenirie mũno.

Irio ici nĩ mũthemba irio mũthemba wa tũthamaki tũnini twĩtagwo Omena, nĩgetha kũharĩrĩria Omena , mbere mbere nĩgũcithambia thutha wa gũcigũra nginya gĩkothi kĩho kĩeru kĩume , tondũ nĩkĩo gĩtũmaga omena ici ikorwo ci ndũrũ, thutha wa gũcithambia wega, nĩ ũgũbatara gũcicamũra na ũte maaĩ mau, ũcicamũre hakuhĩ ta ndagĩka ta twendi , ũcoke ũcũnge Omena ici wega , na ona before ũcamũkĩtie mũndũ nĩ endage ũgĩcithambia ũrute tũmahiga, tondũ tũmahiga no tũkorwo tũgwĩte ho, thutha wa gũcicamũra, tinia gĩtũngũrũ na nyanya nyingĩ biũ, ũruge ũkarange gĩtũngũrũ na tũnyanya, thutha wa gũkaranga gĩtũngũrũ na tũnyanya tũtũ, e ũcoke wongerere Omena, na no wongerere indo ta kabiribiri kanini ũgwo na karoyco, wongerera ici ũciuruganie wega , ũnyihĩtie kamwaki o kahora o kahora o kahora nginya ciguane, rĩu ũcoke ũcihũre na ngima, nĩ irio thaka mũno waruga ota ũgwo ndatarĩria.

Irio ici nĩ thamaki, nĩ tũthamaki tũnini twĩtagwo Omena, Omena thutha wa kũgũra nĩ ũgũbatara gũcagũra tũmahiga tondũ rĩmwe kana tũmahuti tũrĩa tũngĩkorwo tũ tũgwĩte njĩra-inĩ ya gũka thoko, na tũmahiga, thutha wa gũcicagũra, nĩ ũgũbatara ũcithambie wega nginya nyamũ ingĩ njeru ikoragwo mĩena-inĩ ya tũthamaki tũtũ yũme, nyamũ ĩyo nĩyo ĩtũmaga tũthamaki tũtũ tũkorwo twĩ tũrũrũ, na rĩmwe nĩ twĩtigagĩrwo nĩ andũ nĩ ũndũ wa kũrũra ũũ, no ũngĩtũthambia ũgwo, ũrũrũ ũyũ nĩ wehagĩrĩra, thutha wa ũgwo nĩ ũgũbatara ũcicamũre dagĩka ta thate kana ta twendi, nginya wone ta cia kũa biũ biũ biũ biũ, thutha wa ũũ ũcũnge maaĩ mau ma thũbũ , thubu ũcio ũte thubu mũtheri, haya thutha wa ũgwo , nĩ ũgũbatara ũtinie gĩtũngũrũ wega, na nyanya nyingĩ nyanya ta inya nene kana ithatũ, na gĩtũngũrũ kĩmwe, thutha wa ũgwo karanga gĩtũngũrũ, na wongerere nyanya, na wongerere cumbĩ kĩrĩa-inĩ gĩtũngũrũ-inĩ gĩkĩ , arabu thutha wa kũhĩa cina nyanya, ongerera Omena na ũnyĩhie kamwaki uruge o kahora ĩgũkorwo ĩ.

Ũndũ ũyũ ũrĩ bata tondũ nĩ ũrigagĩrĩria irio iria cihandĩtwo nĩ arĩmi kũuma, kana kũhotoma,e nĩkũroneka mũtumia ũrĩa wĩ mbica-inĩ ĩno nĩ aratũmĩra mũtambo wa solar, kũ kũhũra mbombo ya maaĩ nĩgetha ahote kũitĩrĩria Spinach ciake maaĩ, ũkĩhũthĩra mũtambo ũyũ, kana gũitĩrĩria maaĩ gũitĩrĩria mũgũnda waku maaĩ, nĩ mwega tondũ ndũrathũkia marĩa matũrigicĩirie na ndogo ya ndithũrũ kana betũrũ, oho ndũrahũthĩra thitima , kũgwo ndũra ndũracoka mũhuko, mũtambo ũyũ wa solar ona akorwo nĩ ũrĩ goro, gwo nĩ mwega tondũ nĩ ũtũmaga ndũgacoke mũhuko rĩngĩ ,ta betũrũ ĩrĩa ũtindaga ũkĩgũra kana dithũrũ, kana ona thitima ĩyo mũndũ atindaga akĩrĩha , no wĩna solar no kũmĩiga riũa-inĩ ota ũrĩa ĩigĩtwo nĩ mũtumia ũyũ, na nĩ gũcoka kũruta hinya wa gũtwara gũtwara macini ĩyo ya kũhũra maaĩ, oho nyamũ ĩno macini ĩyo ndĩrĩ inegene tondũ ndĩraruruma ta injini ya betũrũ kana ndithũrũ , kũgwo ĩgakorwo nĩ ndĩrathũkia rĩera na ndĩrathũkia inegene.

Mbere mbere nĩkũria mũndũ ũyũ arenda kũhanda mĩtĩ mĩthemba ũrĩkũ ana mĩmera mũthemba ũrĩkũ tũratathi-inĩ tũtũ, wa kerĩ nĩgwetha tĩri mũnoru wĩna thumu, na bataraitha na maaĩ mega, wa gatatũ nĩ ũcoke ũgũre tũratathi tũtũ twa gwĩkĩra tĩri ũyũ, wacoka wagũra tũratathi tũtũ kana , wacoka wetha tũratathi tũtũ, nĩ ũgũbatara wĩkĩre tĩri ũcio na ũbacĩrĩri mũnene mũno mũno mũno, o kahora o kahora o kahora ũgĩtũbangaga wega o ta ũria atumia aya mabangĩte haha , thutha wa gwĩka ũgwo nĩ gwetha mbegũ kana kamũmera karĩa ũrahanda kana kamũtĩ karĩa ũrahanda , ũgacoka gũgathecerera tĩri-inĩ ũrĩa wĩ karatathi-inĩ gaka, thutha wa ũgwo nĩ gũtũra tũrima gũkũ mĩena-inĩ, nĩgetha kũrekereria maaĩ marĩa ũngĩitĩrĩria ũngĩitĩrĩria mũmera-inĩ ũcio ũkũhanda hau, ũũ nĩ ũtũmaga maaĩ matigaikare hau mũno , naho gũbuthia mbegũ kana gũbuthia mũmera ũcio, ĩĩ thutha wa ũgwo, mũmera ũyũ nĩ wendaga kũrutwo riũa-inĩ nĩgetha ũgĩkũre na ũgĩkũre wega, na nĩwĩikaraga ũgĩitagĩrĩrio maaĩ, tondũ maaĩ nĩmoragĩra tũrima-inĩ tũrĩa na mamwe.

Ũndũ ũyũ harĩ woni wakwa ti wĩra ingĩenda kũũruta mũno, wa mbere, nĩ tondũ nĩ wĩra wĩ mĩnoga mĩingĩ mũno, na ũrarĩhwo tũbeca tũnini mũno, wakerĩ, ti wĩra ũrarora ũgima waku wa mwĩrĩ , tondũ makũ makunia mamwe maya maraigĩrĩrwo mwĩrĩ , nĩ makunia maritũ mũno na no mathũkie mũnyiginyigi wa mũgongo, na oho ũgacũngĩrĩria gũkũgia o kũrĩa ũkũrũ-inĩ, nĩ mahĩndĩ gũgũtura, oho wĩra ũyũ ti nĩ wĩra ũngĩkũiga ũgwati-inĩ, tondũ rũkũngũ rwa ta mĩtu ĩno makũĩte , nĩ wĩingĩraga mahũri-inĩ, na ũgacoka gũgũthĩnia ũkũrũ-inĩ, kugwo niĩ woni wakwa nĩ atĩ ti wĩra ingĩenda mũno, wagĩrĩire wetherwo macini cirute wĩra ũyũ no ti andũ.

Kũndũ kũrĩa mũndũ angĩkenerera gũtwarithia gatarũ thĩiniĩ wa iria rĩa India, nĩ kũndũ ta Diani, kũrĩa nĩ kũndũ ndanathiĩ gũcera na ngona tũtarũ tũtũ tũgĩtwara andũ, nĩ kũndũ kwega nĩ ũndũ wa rĩera na oho kwĩna raithi.